Ngĩhũthĩra kĩndũ gĩkĩ nĩ ngereire maũndũ maingĩ mũno tondũ rĩrĩa ngũtuĩka nĩngũkĩnyita, nĩgĩkoragwo gĩ kĩnyoroku mũno na nĩgĩtigaga maĩ moko-inĩ na nĩgĩkoragwo gĩkuĩte tũgunyũ tũingĩ mũno tũrĩa tũiguithagia mũndũ thithi na niĩ nĩnjiguaga thithi mũno nĩ tondũ kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩkũraga handũ he na maĩ maingĩ mũno na makunũ maya nĩ matuĩkaga ona kaingĩ nĩ tũmarugaga magatuĩka ma kũrĩo.

Ici njambaga ngacithambia ngarora kana nĩ theru, ngacoka ngahagĩra maĩ kana nyũngũ cigatuĩka cia gũtherũka kũu thĩinĩ, cia tuĩka kũhĩa ngakerũra maĩ macio ngacoka ngathiĩ ngoya thaburia ĩngĩ ngakaranga gĩtũngũrũ na ngekĩra nyanya, ngacoka ngoya irio ici ngacikia kũu thĩinĩ ngatukania na ngekĩra chumbĩ na tũmaĩ tũnini nĩ ũndũ wa gathubu na irio ici ciarĩkia kũhĩa no kũihũrĩra na ndũcirĩe ciĩna cabaci kana mũcere

Irio ici nyambaga gũcithambia na ũtheru mũingĩ mũno, nĩ tondũ ngĩciruta mũgũnda-inĩ nĩcikoragũo cikuwĩte ndinoho, kana tũtambi tũngĩ. Ngacoka ngacitinangia oro kahora, oro kahora o kahora bacĩni-inĩ, nagacoka ngathiĩ ngoya thaburia, ngacoka ngaigĩrĩra mwaki-inĩ, ũrĩa, ngacoka ngatinangia gĩtũngũrũ, ngacoka ngekĩra nyanya ciakwa na cumbĩ, ngacoka irio ici iria nĩ matharũ maya, na managu maya, nĩthiaga ngamaikia kũu thĩiniĩ, ngakunĩka, ngakoroga, ciahĩa ngaruta. Na, thutha ũcio nĩnduĩkaga wa gũcihura na nĩndĩaga na ngima irio ici.

Ndanaigua ng'ano nyingĩ mũno cikonainie na kĩndũ gĩkĩ kĩrĩa nĩ biribiri hoho iria irimagwo nĩ arĩmi. Ndanaigua ati kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩtuĩkaga gĩa gũtheria nda mũndũ aruganĩria na irio na atĩ nĩ gĩkoragwo kĩna ũbacĩrĩru maingĩ mũno na nĩ gũkoragwo na mĩthemba irĩ ya kĩndũ gĩkĩ. Kĩndũ kĩrĩa ikoragwo ĩ ndune na irĩa ĩkoragwo ĩtarĩ ndune. Na ino ndune nĩyo ĩtuĩkaga atĩ nĩyo njega mũno na ino ingĩ itarĩ ndune nĩ ihũthĩkaga kũruga irio ici ingĩ. Na kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩtumagirwo mũno mũno nĩ tondũ ndagĩtarĩ matũĩrĩte tũkĩrĩyage atĩ nĩkĩrigagĩrĩria mĩrimũ mĩingĩ mũno thĩiniĩ wa mwĩrĩ itũ.

Nĩ mwanake ũrĩa ndĩrecirĩria nĩ mũrĩmi, ũrĩa ũkĩte kũrora mĩmera yake ĩrĩa ndĩrona ĩhana tarĩ marenge marĩa ahandĩte mũgũnda-inĩ wake. Na nĩ okĩte kũmaroraa na nĩndona akĩrora mathangũ ma mũmera ũyũ ũrĩa nĩ mũrenge, ũrĩa ararora kana nĩ ũkũrĩrĩirwo kana tũtambi nĩ tũrarora, kana tũtambi nĩ tũratuĩka twa kũrĩa na nĩgetha irenge rĩrĩ rĩtuĩke nĩ rĩa gũciara marenge maingĩ rĩ, no mũhaka akorwo nĩ ararora mathagũ ma mũmera ũyũ na wetia ndawa no kũhuhĩra akahũhuhĩra nĩgetha atuĩke wa kũruta marenge marĩa arongoreirie kũruta mũgũnda-inĩ ũyũ wake. Na hau nĩho akohota kwendia, na hau nĩho akohota gũthiĩ ikinya rĩu rĩngĩ, na one ũrĩmi wake nĩ wa kinya ikinya rĩu rĩngĩ arenda.

Nĩ ngũkena mũno kuona mũrĩmi ũyũ ũrĩa atuĩkĩte nĩ agetha magetha make kuma mũgũnda-inĩ wake. Na magetha maya make ma nyanya iria nĩ njĩru na ingĩ cikuhĩrĩirie kwĩruha, nĩ ndĩ wendete mũno na nĩ ngũkena mũno tondũ, hĩndĩ ĩmwe tene mĩaka ĩrĩ mĩhĩtuku, baba witũ nĩ akomborire mũgũnda, tũgĩthiĩ na tukĩhanda nyanya. Na magetha marĩa twarutire kuo thutha wa kahinda kanini, twarutire mbikabu ng'ima ya nyanya. ĩrĩa yahotire gũtũrĩhĩra bithi na tũkĩhota gũthoma na tũkĩrĩkia cukuru. Na ariũ aitũ arĩa tũthomaga nao magĩtuĩka nĩ akũrĩhĩrwo bithi na tũkĩ gũrĩrwo nguo. Koguo ũndũ ũyũ nĩ ndĩwendete mũno kuona tondũ mũndũ wothe angĩkira kĩndũ tĩri-inĩ na kĩndũ kĩu kĩmũtĩye, nĩ ũgũkora mũndũ ũcio nĩ ekũhota gũteithia bamĩrĩ yake. Na ahote gũkinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ mũtũrĩre-inĩ.

Ũndũ ũyũ wa mũrĩmi kũgetha magetha make marĩa ahandĩte mũgũndainĩ, na haha nĩndĩrona nĩ mũrimi ũyũ ũrĩa ararora magetha make ma nyanya nĩndĩwendete mũno, nĩgũkorwo hĩndĩ ĩmwe mĩaka ĩrĩ mĩthiru, nĩtwathire na baba witũ na mami tũgĩthiĩ magĩkombora mũgũnda na tũkĩrĩma na karagita, tũgĩcoka tũgĩita thumu, tũgĩcoka tũkĩhanda nyanya citũ, thutha wa mĩeri itakirĩrĩe mĩeri itano nyanya nĩciatuĩkĩte cia gũkũra na cia kwĩruha, nĩtwatwikire wakwendia nyanya ici, irĩa ciatuteithirie mũno nĩ kũrĩha bithi itũ na baba ohau agacaainĩ kaũ nĩahotire kũgũra ngari yake, ĩrĩa nginya ũmũthĩ atũkuaga nayo, kwoguo ũndũ ũyũ wa ũrĩmĩ nĩndĩwendete mũno na nĩndĩwĩrĩragĩrĩa onani hĩndĩ ĩmwe gũkawaambia.

Ndĩrona mwanake mũnini ũrĩa wĩ mũgũnda inĩ na nĩareka ũndũ mũnene mũno na ũndũ mwega mũno wa wangirigaca nĩgũkorwo atĩ akĩte kũrora mũtĩ ũrĩa ciarĩthanitie kahinda karĩa kahetũkite okite kũrora kana mũtĩ ũcio nĩ ũnyitĩte ona tũkĩrora mũtĩ ũyũ nĩtũrona atĩ wĩna mathagũ kũogũo nĩ kũonania atĩ mũti ũyũ aciarithanĩtie nĩ ũgwatĩte na nĩ ũtwĩkĩte wa gũkũra na ũgũkũra na mbeũ ĩrĩa arenda kũgũo nĩ karatathĩ karĩa arohora harĩa kĩanda nĩgetha mũtĩ ũcio ũtũĩke wa kũhũhĩa nĩ tondũ mũtĩ ũyũ nĩ ũtwĩkĩte wa gũkũra na nĩ ndĩna haha thĩ hena kmsũtĩ kangĩ ga gũcĩarihania karĩa agũthiĩ handũ hangĩ e mũtĩ ũrĩa akwenda gũciarithania na nĩgetha mbeũ ĩrĩa arenda ya mũtĩ ũyũ kana ya mũtũnda ũyũ ũrĩa ũgatwĩka wa gũciara ũkorwo wĩna mbeũ njega na nĩ mbeũ ĩrĩa akenda .

Nĩ mwanake ũrĩa wĩikarĩte thĩ mũgũnda-inĩ, na okĩte kũrora mũtĩ ũrĩa aciarithanĩtie kahinda karĩa kahĩtũkĩte, kana mũtĩ ũyũ nĩũtuĩkĩte wa gũciara waa waa waa kũgwata. Na nĩma tondũ nĩtũrona igũrũ wake nĩtũrona mathagu, na nĩkuonania atĩ mũtĩ ũrĩa aciarithanĩtie wĩ mũnini nĩũtuĩkĩte wa gũkũra, naa nokĩte kuohora karatathi karĩa gakoragwo kanyitithanĩtie mũndũ agĩciarithania mũtĩ, na nĩ wega mũno nĩ kuonania mũtĩ ũyũ nĩũmũĩtĩkĩrĩte na ũkamũtĩa ũgatuĩka wa kũgwata, na atĩ watuĩka wa gũkũra na watuĩka wa kũmũhe matunda, nĩatĩ nĩũgakorwo na mbeũ ĩrĩa arabatara, na mbeũ ĩrĩa njega na mbeũ ĩrĩa ĩrabataranĩka thoko kana bũrũri-inĩ.

Kĩndũ gĩkĩ thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa gĩtũmĩkaga kwenja tũrima tũrĩa mũndũ ahũthĩkaga akĩenda kũhanda mũmera, na nĩ gĩbatarĩkanaga gũthondekwo na cuma na kambaketi keho karĩa kanini, hagacoka hagatinio harĩa kĩanda nĩguo atĩ mũndũ atumithia ũguo thĩ, nĩgũkorwo tĩri nĩũkũingĩra hau oe igũrũ, ahote gũcimba karima karĩa egũka ekĩre thumu na ahote gũĩkĩra mũmera wake haũ nĩgetha ũtũĩke wa gũkũra, koguo gĩcigo-inĩ gĩkĩ gĩakwa, andũ aingĩ nĩ mahũthagĩra gaka handũ wa kũhũthĩra igembe, tondũ icembe mũndũ athecaga ta maita matano, no gaka, wagathecithia ũguo thĩ, kaume na tĩri, nĩ wacimba irima rĩrĩa ũkũhota gũĩkĩra, na nĩ kanyamũ kega na karahũthĩria wĩra na gagakorwo nĩ kara manage, mathaa marĩa o-mũndũ arabatara gũkorwo akĩruta wĩra.

Nĩ arĩmi arĩa mathiĩte mũgũnda-inĩ wao, ũrĩa mahandĩte mĩmera yao, na kũringana na ũrĩa ndĩrona, mahandĩte mĩmera ĩno yao na mĩthiĩre-inĩ ya kĩrĩu. Nĩ atĩ, mekĩrĩte tĩri na thumu thĩiniĩ wa makũnia, magatuĩka atĩ nĩmaroka kũrora mĩmera yao, ũrĩa ĩratuĩka ya gũciara. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ mangĩkorwo magĩka haha? No makorwo makĩmunya ria rĩrĩa rĩngĩkorwo nĩrĩrarigĩrĩria mĩmera gũkorwo atĩ ndĩrakũra ũrĩa gũbatiĩ, makarĩmunya, tondũ ria ti rĩega he mũmera, na ningĩ no makorwo mathiĩte gũtua matunda marĩa mangĩkorwo maciarĩtũo haha, marĩa nĩ tũmetaga berries, na andũ aya nĩmaroneka nĩmekĩrĩire kĩrĩmo gĩkĩ na hinya mũno, nĩ atĩ nĩmarora mĩmera yao wega, ndĩgakũrĩrĩrũo nĩ ria, na nĩgetha makorwo mena magetha mega.

Ĩĩ nĩma, kĩndũ gĩkĩ nĩndĩkionaga kaingĩ gĩcigo-inĩ giakwa, kĩrĩa andũ mathiaga magaita mbegũ cia mũmera ũyũ, na mũmera ũyu ũgatuĩka wa gũkũra, na ũhana ũguo, nĩndĩkĩhũthagĩra na kũhanda, tondũ, ũrĩa ndona nĩta mũcungwa, nĩ ta mũtĩ wa mũcungwa, ũrĩa ũthiaga ũkahandwo, na wambaga ũkenjerwo karima, ũgekĩrwo thumu na kũringana na ũrĩa njĩkaga thiaga ngenja irima, ngekĩra thumu, na ngenja karima hau gatagatĩ thĩiniĩ nĩũndũ wa ũrĩa, na ngahota kũruta iratathi rĩrĩ, rĩrĩa rĩkĩrĩtwo tĩri narĩo, ndaruta ngatuĩka wa kũhanda, mũmera ũyũ, ngacoka ngekĩra thumu hau igũrũ, ngacoka ngaitĩrĩria maĩ. Ngacoka ngekĩra mahuti hau igaigũrũ, nĩgetha mũmera ũyũ ndũgagĩtuĩke atĩ maĩ marĩa ndekĩra hau, nĩmakũnyuo nĩ riũa naiheenya, na nĩgetha kũkorwo atĩ nĩũkũmera, na thutha wa mĩaka ĩtatũ kana ĩna ĩtano, nĩngahota kũgetha magetha marĩa ngakorwo handĩte.

Nĩndĩrakena mũno kuona mũrĩmi ũyũ ũthiĩte kũrora magetha, kana mũmera wake, ũrĩa ũrathiĩ nambere na gũkũria matunda make. Nĩndĩrakena mũno nĩ kuona mũtĩ ũyũ nĩũtuĩkĩte wa kũmũciarĩra matunda. Na nĩkuonania atĩ mũrĩmi ũyũ nĩatuĩkĩte wa kũrora, mũmera ũyũ na njĩra ĩrĩa ĩbatiĩ. Nĩatuĩkĩte wa kũmĩitĩrĩria maĩ, nĩatuĩkĩte wa kũrĩmĩra, na nĩatuĩkĩte wa gũĩkĩra thumu, nĩgetha atĩ, mũmera ũyũ wathiĩ gũkũra, ũrakũra na njĩra ĩrĩa ĩbatiĩ, na nĩndĩrona rĩera rĩa gũkũ ti rĩũru mũũno, nĩgũkorwo atĩ kinya kwĩna nyeki ĩrĩa ĩna ũrirũku mwega mũno, nĩkuonania atĩ gũkũ nĩ kũndũ kwega, na mũmera ũyũ nĩũraigua wĩ mũthakarĩre na nĩguo ũrahota gũciara matunda maingĩ ũũ, na mũmĩri, na mũrĩmi ũyũ nĩaroneka ena gĩthithi gĩkenu mũno nĩkuona atĩ, nĩekũhota kũgetha he mũmera-inĩ ũyũ.

Nĩ ngũtambũra thumu ũyũ kana tĩri, nĩ mũtukanio wa thumu ma tĩri, ũrĩa wĩkagĩrwo mĩmera-inĩ. Na nĩ ngũtambũra igunyũ ici iria cikoragwo thumu-inĩ iria nĩ citethagĩrĩria mũno nĩ ũndũ wa kũingĩria rĩera, na nĩ tondũ nĩ cihuhagia na cituĩkaga cia gũthiũrũrũkia rĩera thimũ-inĩ ũyũ na hau nĩho mũmera ũtuĩkaga wa kuona rĩera rĩega kumana na mũmera, kũringana na igunyũ iria cithiũrũrũkaga thumu-inĩ ũyũ. Koguo mĩmera ĩno nĩ hotaga gũciara wega tondũ thumu ũyũ ũndũ wa mbere wĩna rĩera rĩega, rĩrĩa rĩratũma mũmera ũkahuhia wega nĩ tondũ wa igunyũ ici, nĩcituĩkaga cia gũthiũrũrũka kũu thĩinĩ cigĩethaga wa kũrĩa na hau noho cituĩkaga cia gĩthiũrũkia rĩera rĩrĩa twĩtaga, rĩera rĩrĩa o mũndũ ahihagia, na rĩera rĩrĩ nĩ rĩtuĩkaga wakũhe mũmera rĩera rĩega na ũkahota gũciarana.

Nĩ mũrĩmi ũrĩa ũkĩte kũgetha mũmera ũrĩa ũhana ta mũgua nũgũ kana nĩ mũmera ũrĩa tũwĩtaga wa makongo, na nĩ okĩte kũũrora na ũkĩte na kahiũ nĩ gũtinia aratinia harĩa mũmera ũyũ ũkĩrũrĩire, na aratinia hihi mathangũ marĩa makũrĩrĩire na agatigia marĩa magakũra ihinda rĩrĩa agoka kũgetha rĩngĩ. Koguo mũrĩmi ũyũ nĩ okĩte kũgetha na aragetha na kahiũ karĩa aratinia na rũcio rũu rũngĩ nĩ agoka arore nĩ ithangũ rĩrĩkũ rĩgakorwo rĩrĩkũrĩrĩru nĩgetha ahote wa kũrĩtinia na kũrĩgetha.

Ndĩreciria nĩ mũrĩmi ũyũ ũtuĩkite wa gukorwo na gĩkeno kĩingĩ mũno. Na nĩ akorwo agetha matunda marĩa ahandĩte mũgũnda-inĩ wake, na atuĩka wa kũrũma rĩmwe nĩgetha aigue kana mĩmera yake nĩ ĩtuĩkite ya gũciara matunda marĩa me mega. Na ona tũkĩrora thithinĩ wake nĩkuonania nĩ akenete mũno nĩgũcama ĩtunda rĩu akaigua rĩ na cama ũrĩa rĩbatiĩ. Na hau nĩ ho aranyita nginya maya mangĩ matatũ akamenya atĩ no atue nginya marĩa mangĩ me mĩtĩ-inĩ nĩgetha ahote wa gũtwara thoko na endie na one kĩng'otore kĩrĩa egũcokeria mũtĩ ũyũ ngatho na kũwĩkĩra thumu na ahote gũcĩarĩrwo mũno na ahote gũkinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ harĩ ũrĩmĩnĩ wake.

Rũrĩrĩ-inĩ rũakwa ũndũ ũyũ wa kũgetha, na magetha maya tũthiaga tũkagetha mũmera ũyũ wĩtagũo biribiri hoho, nĩgũkorwo tũthiaga twĩna irĩti, kũu mũgũnda-inĩ, nĩgetha twathiĩ tũgĩkinyũkagia o ikinya, tũgakorwo nĩtũrarora hoho ĩrĩa ingĩkorwo nĩ ngũrĩrĩru, na nĩgũkorwo atĩ no ĩtuo na ĩtũarwo thoko-inĩ. Kuoguo nĩtũthiaga na irĩti, nĩgetha twatua tũkahota gwĩkĩra ngari-inĩ, na tũtiendaga indo ici cituĩke cia kũhihinyũo, kuoguo nĩtũcimenyagĩrĩra na ũbacĩrĩru mũingĩ mũno. Kuoguo nĩ harĩ hoho kana kĩndũ gĩkĩ o kĩrĩti nĩkĩbatiĩ gũkua hoho mũigana wa igana rĩmwe rĩa mĩrongo ĩtano, nĩgetha atĩ irĩti ici citirahihinya magetha maitũ.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ njiguĩte ũhoro wakĩo, na kĩndũ gĩkĩ gĩtũmĩkaga kũruga gĩtoero kĩa ũgĩkũyũ, na ndengũ ici ũgĩtuĩka nĩ ũgũciruga, nĩ njiguaga nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũgĩcithũra nĩ ũndũ wa kweheria indo ta mbũca kana tũtambi tũrĩa tũngĩkorwo kũu thĩini tũrĩa tũthũkagia irio ici. Na nĩgetha ũkorwo wa gũciruga, nĩ njiguaga nomũhaka ũkorwo wa citherũkia, nĩgetha cihote kũhĩa, nĩgetha ũhote gũcikaranga, nĩgetha ũhote gũcirĩa na kĩndũ kĩngĩ ta cabaci kana mũcere, kana kĩndũ kĩngĩ, kana ngima.

Ndĩciragia nĩ mũndũ wathiĩ handũ mũkawa-inĩ, atuĩka wa gũĩtia ngima ya ngũkũ, na harĩa nĩ akorwo agĩtia magũrũ ma ngũkũ, marĩa athiĩte agetia mũkawa-inĩ, na ngeciria mũndũ ũyũ auma mũhũtu, na nĩekwendaga gũtuĩka wa kũrĩa. Na nĩarugĩirwo ngima na akahota kũrugĩrũo kinya magũrũ ma ngũkũ, marĩa akũhota kũrĩanĩria na ngima ĩno, nĩgetha atuĩke wa kũhũna. Na ũndũ ũyũ nĩũtuĩkĩte wa gũkũria ngirigaca, na wagũkũria mĩthiĩre-inĩ itũ tondũ, mũrĩmi ũrĩa akũrĩithĩtie ngũkũ ĩno, nĩahota kũmĩendia mũkawa-inĩ, na ahota gũthondeka mbeca, na ahota gwetha tũcui tũngĩ, nĩgetha ahote gũkorwo agĩtũrera, na ahote kwendia mĩkawa-inĩ ĩno mĩnene nĩgetha ĩkĩhote kũrĩo

Irio ici iria cironekana nĩ gĩtoweo kĩrĩa kĩrugĩtwo hena nyama, na ndĩrona nĩta aarĩ kĩero kĩa ngũkũ, ndĩcirĩaga na kĩndũ kĩngĩ ingĩrĩanĩria nakĩo, ta mũcere kana ta cabaci. Ndĩcirĩaga na gĩciko, na nĩ mũtukanio wa marigũ, na waru na nyama, na ngona hena ikorobia rĩrĩa rĩhau, rĩrĩa nduĩkaga wa gũtukania, ngamba ngate mbegũ, ngacoka ngaikia ikorobia rĩakwa kũu thĩini, ngagĩtukania nĩgetha ngakĩhota gũkĩrĩa. Ngarĩa mũiganano wa irio iria tũĩragwo nĩ ndagĩtarĩ tũhote gũkorwa wa kũrĩa, nĩgetha mĩĩrĩ itũ ikorwo ĩna bata, na ĩhote kũĩrigĩrĩria mĩrimũ yothe ingĩkorwo iratũkora nĩũndũ wa kũaga kũrĩa wega.

Nĩ ngũtambũra rĩera rĩrĩa ndĩrona haha, na nĩ ngũtambũra mũgũnda ũyũ ũrĩa ũtuĩkĩte nĩ ũrĩmĩtwo, na mũrĩmĩ ũyũ tũkĩonania nĩ mũrĩmĩ ũrongoreirio kũhanda mĩmera yake ta warũ, kana ngina mainabũ marĩa arenda kũhanda gũkũ. Nĩ ngũtambũra nĩ atĩ gũtirĩ kanyeki ona kamwe karĩ mũgũnda ũyũ. Nĩ kuonania mũrĩmĩ ũyũ nĩ arambite kũhũra ndawa, aracoka ararĩmithia mũgũnda ũyũ nĩgetha ũkorwo wa gũtuika nĩ woraga mĩri yothe ya ria ĩngĩkorwo ĩkĩrigĩrĩria mĩmera yake gũkũra.

Nĩ njiguĩte ng'ano nyingĩ mũno cikoniĩ na kĩndũ gĩkĩ, na nĩ njiguĩte atĩ kĩndũ gĩkĩ kiumanĩte na ng'ombe. Na yumanĩte na kĩndũ kĩrĩa ng'ombe ĩrutaga kĩndũ kĩrĩa gĩtagwo iriia, na iriia rĩũkaga rĩgacoka rĩkamatio, na rĩgacoka rĩgathondeka kĩndũ gĩkĩ kĩrĩa andũ mendete kũnyua, na nĩ gĩtuĩkaga gĩa gũthondekera andũ biacara mũno, mũno mũno gũkũ mataũni-inĩ kũrĩa andũ matahotaga gwetha iriia, na nĩmatuĩkaga gũthondeka kĩndũ gĩkĩ na makahota kwendi gĩta tũmbeca. Na he kamũcuba gaka ndĩrona haha kanini nĩ gatuĩkaga ga kwendio mĩrongo ĩtano, na cuba ĩno nene nĩĩtuĩkaga ya kwendio ciringi magana matano. Na andũ nĩ mekĩrĩire mũno ũndũ ũyũ nĩ atĩ nĩ marahota gũthũkũma na na mũrĩmi ũrĩa wĩ mũgũnda akahota kwendia iriia rĩake, na akahota kũgũrĩra kĩrĩa gĩake wega.

Kĩndũ gĩkĩ kĩrĩa nĩ mũcere, ũrabatiĩ gũkorwo ũgĩtwarĩrwo mũndũ, na kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩmenyagĩrĩrwo mũno nĩ atĩ, nĩ kĩambaga gĩgekĩrũo karatathi-inĩ ka naironĩ, gĩgacoka gĩgekĩrwo igũrũ ngũnia, gĩgacoka gĩkohwo wega, nĩ tondũ nĩgĩkoragwo gĩ kĩnini mũno na ngũnia ĩngĩtuĩka nĩ yagũtũrĩka hanini, nĩ ĩitaga kĩndũ gĩkĩ gĩothe kĩrĩa nĩ mũcere. Koguo ngũnia nĩyohagũo wega mũno na nĩ ĩigagwo handũ hega mũno, nĩgetha kĩndũ gikĩ gĩtigatuĩke atĩ nĩ gĩgũitĩka, na mũrĩmi atuĩke wagũthiĩ hathara, na nĩngĩ nĩkĩigahwo handũ harĩa hatakonainie na maĩ, kana gĩko, nĩ tondũ nĩ irio cia mũndũ, na nĩcibatiĩ gũkinyĩra mwene ciĩtheru nĩ tondũ angĩkĩrĩa kĩndũ gĩtarĩ kĩega, kana kĩndũ gĩitĩkĩorwo nĩ kĩndũ ta betũrũ, ndangĩhota, kana nĩekũrwara mĩĩrĩ yao.

Gĩcigo-inĩ gĩakwa ũndũ ũyũ nĩ ũcenjetie mũno, wa ũrĩmi wa nyanya, na ũcenjetie na nĩ tondũ, andũ thikũ ici matĩrarĩma ũrĩa andũ marĩmaga tene. Thikũ ici andũ mararĩma thĩiniĩ wa green house, iria cirahota na cirakinyĩria, ũrĩmi mwega biũ, nĩgũkorwo atĩ kinya kwĩna faifu cia kũrehera mũmera ũyũ maĩ, o harĩa hothe ũrĩ. Na ũkanyihĩrĩa mũrĩmi wĩra, wa gũitĩrĩria maĩ mĩmera ĩno. Nĩ atĩ, nĩ mĩfaifũ o harĩa mũmera ũrĩ, nĩ ũrakora hena karima harĩa maĩ maroka makagererera, na magoka magekĩra mũmera ũyũ maĩ, na mũmera ũyũ ũgatuĩka wa gũciara, na mũrĩmi akahota gũteithaĩka, nĩ magetha maya, na akahota gũkinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ.

Ĩĩ nĩma nĩ harĩ bata mũno mũno mũno, tondũ nĩ kũrĩ mĩthemba ya mĩmera ĩno ĩrĩa twĩtaga nyanya, ĩrĩa ndĩrona mũrĩmi ũyũ ehũrĩte mbica e thĩiniĩ wa ũrĩmi wake wa kĩrĩu, na nĩatuĩkĩte wa kuohereria mĩmera ĩno yake na na ndigi, ĩrĩa ambatĩtie kinya igũrũ, nĩgũorwo mĩmera ĩno nĩtuĩkaga ya gũtamba, na o ũrĩa ĩthiaga ĩgĩtamba, nĩyendaga handũ ĩrenyitĩrĩra na ĩkambata naigũrũ. Na nĩgetha mũrĩmi ũyũ agakorwo, akĩrora mũmera ũrĩa ũraremwo nĩkũambatĩria, akahota kũwoherera ndigi, na nĩtondũ mũmera ũyũ wendaga ũkambata ũguo kinya igũrũ, nĩgetha harĩa ũkambia gũciarĩra, matunda magakorwo me na handũ ha gũcuha. Na hau noho mũrĩmi agoka atuĩte atuĩte, na nĩgetha ahote kwendia mũmera ũyũ wake.

Thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwakwa andũ nĩ matuĩkaga agũĩtwo, handũ harĩa andũ mathiaga makona ciito, kana ciito iria andũ mahotaga gũkorwo makĩhanda mĩmera. Haha ndĩrona hena spinach, na hena matharũ, na hena, na nĩ gũkoragwo kwĩna mĩthemba mĩingĩ ya matharũ na spinach na mboga. Kũu nĩkuo andũ mathiaga magathomera, magetwo, na na mũno mũno marũa maya mathiaga kanitha-inĩ kana makaneo macibũ, nĩgetha gũkerĩkana arĩmi othe arĩa mararĩma, magetwo kũndũ gũkũ, kũrĩa ũrĩmi wonanagio, kana kũrĩa andũ mathiaga gũthomera ũrĩmi, magathi magathomithio ũria mabatiĩ gũkorwo makĩrĩmĩra mĩmera yao nĩgetha ĩkorwo yakũmahe maciaro mebata.

Andũ nĩ matuĩkaga agũtũmĩrwo marũa makerwo atĩ mũthenya mũthenya mũna nĩ gũgakorwo mũcemanio wa andũ arĩa a ngirigaca, matuĩkaga a gũbundithia arĩmi mĩgiendere na mĩenere mĩega ya kũrĩma, na magatuĩka akuonio ũrĩa mĩmera ĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩrĩmĩrwo, na thumu ĩrĩa ĩbatiĩ gũkorwo ĩgĩkĩrwo na ngina ndawa iria mabatiĩ gũkorwo makĩhũra mĩmera yao nĩ ũndũ wa kũingata tũtambi kana nĩ ũndũ wa gũteithia mĩmera yao ĩkorwo ĩna hinya thĩinĩ wa gũkũra. Na andũ aingĩ nĩmatuĩkaga agũthiĩ gũkũ, magathiĩ makonio ũrĩa mĩmera ĩbatiĩ gũkorwo ĩgĩkũrio.

Ndanaigua atĩ mũmera ũyũ ũkoragwo wa gũciara matunda maya, nĩgũkorwo atĩ mũmera ũyũ nĩũkoragwo na gĩkoni gĩkĩ kĩ mwena wa naigũrũ, kĩrĩa gĩtuĩkaga atĩ nĩkĩrĩgagĩrĩria, mũmera ũyũ gũkorwo atĩ ũgĩkorwo wĩna gĩko, na atĩ nĩũrigagĩrĩria tũtambi, tũrĩa tũkaga tũkarũma itunda rĩrĩ, na nĩgũkorwo atĩ mũmera ũyũ nĩũbataraga gũkorwo ũgĩkĩrwo thumu, na ũkahũrwo ndawa, nĩgetha ũkorwo atĩ nĩũgũciara wega na ũkorwo wa kũhe mũrĩmi indo iria cibatiĩ gũkorwo cikĩmũhe.

Nĩ ngũtambũra kambuni ici iria cituĩkaga atĩ nĩ cira bundithia andũ mĩthiĩre mĩega, kana ma wĩra marĩa mangĩkorwo nĩ makũruta mĩtandao-inĩ na nĩ gũkorwo atĩ mũndũ no athomere e mũciĩ. Na kambuni ici nĩ njega mũno tondũ nĩ ũgũkora imwe mũndũ ndabataraga gũkorwo akarĩha mbeca nyingĩ mũno, na nĩ wega atĩ kambuni ici cibundithagia na mĩthiĩre yothe na magakwonia ũrĩa ũbatie gũkorwo ũgĩthondeka mbeca mĩtandao-inĩ na nginya maũndũ mothe marĩa ũbatie gũkorwo ũĩ ũngĩkorwo ndũĩ.

Nĩ mũmera, ũrĩa twĩtaga mũbebe ũrĩa mũrĩmi athiĩte agatinia na akahota kũruta mathangũ marĩa makoragwo mena gũkũ rungu, na nĩ mateithagĩrĩria mũbebe ũyũ ũtuĩke wa kũraiha na wagũtwara irio irĩa ĩragucia kumana na thumu kana na maĩ marĩa mena gũkũ thĩ, ĩrĩa ĩragucia na mĩri ĩkabatia igũrũ, nĩgetha atĩ mathangũ marĩa ma na gũkũ ĩgũrũ makahota gũteithia mũmera ũyũ gũkũria mbembe kana ĩkahota gũciara mbembe ĩrĩa mũrĩmi arabatara. Na ningĩ mathangũ maya marekio gũkũ thĩ, nĩ mabuthaga na magatuĩka thumu ũrĩa ũteithagi,a na tĩri wagucia thumu ũyũ na nĩgũtuĩkaga atĩ mĩri ya mũbebe ũyũ yagucia thumu ũyũ, nĩ ingĩhagia mũno maciaro ma mbembe ici.

Kĩndũ gĩkĩ kĩrĩa nĩ kĩa gũteithĩrĩria njĩra-inĩ cia rũrenda kĩrĩa gĩtagwo kambiuta, nĩ kĩndeithĩtie mũno nĩũndũ wa kũrora maũndũ makwa rũrenda-inĩ, ma thirikari, marĩa tũroraga thirikarinĩ, kũrora kana gĩbandĩ gĩaku nĩ kĩega kana nginya kũrora maũndũ marĩa makonainie na cukuru, mũndũ wothe ũrĩa angĩenda gũkorwo akĩrora maũndũ ma cukuru nĩ nduĩkaga wa kũmũrorera na tũkarora nenda-inĩ na nĩĩnyihĩtie mathogora maingĩ mũno nĩ tondũ nginya macukuru-inĩ, no mo mũndũ arabatara gũkorwo e namo nĩgetha mũndũ ahote kũrora maũndũ mothe rũrenda-inĩ na agakorwo agĩthiĩ arĩ na mũtũrĩre ũrĩa ũrathi tũthiĩte naguo tondũ o ũrĩa tũrathi tũthiĩte, maũndũ mothe marakorwo magĩikio kambiuta-inĩ na nĩgetha mũtũrĩre witũ ũbatiĩ gũkorwo ũgĩthiĩ nambere wega.

Ndĩreciria nĩ tũtambi tũrĩa tũtuĩkaga, twa gũthiũrũrũka kũu mahuti-inĩ ma mũmera, tũrĩa tũthiaga tũgĩthũkangagia mahuti, na tũgĩtũraga marima. Na nĩtũheaga mũno, mũmera wakwa mũno, mahinda maritũ mũno, nĩtondũ, nĩtũtũraga marima, na nĩtondũ atĩ, mathangũ nĩmo mateithagĩrĩria mũmera gũkũra. Mũmera ũcio ũkarũgama gũkũra, na ndũhotaga gũthiĩ nambere. Nĩkĩo mũno mũno ũbataraga kũhũra ndawa, nĩgetha tũtambi tũtũ tũtuĩke twa gũkua, na mũmera wakwa ũbatiĩ gũkorwo ũgĩthiĩ nambere.

Ĩĩ nĩ ngũririkana rita rĩa mbere kũgetha mbembe, rĩarĩ mũgũnda witũ, ũrĩa twathire kũgetha mbembe twĩna baba na mami, ndarĩkia thukuru. Na kũu maũndũ marĩa ndagereire nĩ atĩ, mũbebe ũyũ nĩwabati gũtinĩrio harĩa thĩ biũ, nĩ tondũ ũngĩatinĩirie igũrũ, ũngĩakorwo ũtekĩrĩte iratũ njega, mũbebe ũcio nĩwatuĩkaga wa gũgũtheca, na ũkaigua ruo mũno, koguo nĩndathomire kaũndũ hau ngĩmenya, mũbebe okoro nĩũrĩkĩti gũkũra ũbatiĩ gũũtinia, na waruta mbembe, mabebe maya nĩtwaikagia na kũu kando, nĩgetha mathi mathĩĩrwo ng'ombe nĩgetha ng'ombe ĩtuĩke ya kũruta iriia rĩingĩ. Na mbembe ici twathiaga tũgaciũnũra, tũgaciga handũ cikoma. Na nĩgetha cituĩke cia gũthĩo cituĩke mũtu.

Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa ũhandi wa gĩtũngũrũ, twambaga tũkarĩma mũgũnda, tũgacoka tũgaita thumu, tũgacoka tũkaurugũcania thumu ũcio thĩiniĩ wa tĩri. Tũgacoka tũkagũra mbeũ ya gĩtũngũrũ kĩrĩa kĩega, tũgacoka tũkahanda mbegũ ici, iria cituĩkaga gĩtũngũrũ thutha wa ihinda rĩtarĩ coho. Tũgacoka twarĩkia ũndũ ũyũ woothe, nĩtũkaga tũkagetha, na twagetha, gĩtũngũrũ gĩkĩ gitũ nĩgĩkoragwo gĩ gĩtungu, na nĩkĩo twendagia na kiro, na nĩkĩo gĩthiaga thoko-inĩ. Na thutha wa hau tũkahota kũhanda rĩngĩ na mũtũrĩre ũgatuĩka wa gũthiĩ nambere.

Ũndũ ũyũ wa thirikari, wa kũrora magoti ingĩruta mũndũ atĩ, nĩngũthiĩ ndĩmuonie thĩiniĩ wa kombiuta yakwa, ndĩmũhingũrĩre rũrenda rwa thirikari rũrĩa rwĩĩtaga KRA. Ndĩmuonie ũrĩa abatiĩ gũkorwo agĩkĩra maũndũ make mothe, namba ya gĩbandĩ, thimũ yake ya thimũ, na kũndũ kũrĩa guothe arutagĩra wĩra, nĩgetha, o ũndũ woothe nĩabatiĩ gũkorwo akĩrĩhĩra igoti, nĩgetha thirikari ndĩgagĩkorũo nĩĩkũmũkinyĩra, na akorwo atĩ nĩarabuata watho wa bũrũri.

Ndĩciragi nĩ mĩtambo ya rũrenda-inî ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩrĩtwo nĩ ahũthĩri a nenda, nĩgetha mĩtambo ĩno ikorwo ĩkĩnyita wega, na ĩkorwo gũtirĩ handũ atĩ ĩratithia onaha, nĩgetha andũ arĩa othe maratũmĩra rũrenda, magakorwo atĩ nĩ marakena nĩ gũtũmĩra rũrenda rũrũ wega, na mĩtambo na ũthii wa nambere ũgakorwo ĩgĩthiĩ nambere wega.

Ĩĩ nĩ ngũririkana rita rĩa mbere kũhũthĩra ũndũ ũyũ, na ũndũ ũyũ wa rũrenda-inĩ ũrĩa andũ macemanagia mũcemanio-inĩ, nĩ ndatuĩkire wa gũkena mũno ndahũthĩra rita rĩa mbere, nĩgũkorwo atĩ, nĩ mwonaga mũndũ ũrĩa mũraria nake, na ciugo iria cirauma kanua-inĩ okorwo ndũgũcinyitaga, ũgakorwo nĩ wacinyita. Na ũndũ ũyũ ndawĩkire rĩa mbere mũcemanio-inĩ wakwa wa cukuru, harĩa ndonaga mwarimũ, ũrĩa akĩtie rũrenda rwake kambyuta-inĩ yake, agakorwo atĩ nĩ aratũbũndithia na tũkahota kũnyita kĩrĩa aratũbundithia.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ njĩgũĩte ng'ano yacio, nĩgũkorwo nĩ ũndũ wa thirikari, kana nĩ mũrũgamo wa thirikari, nĩ mĩbango ya thirikari, ĩrĩa ĩhotaga kũrĩhĩra aikari kana mũndũ wothe warũara wa bũrũri, amĩihũria thirikari nĩhotaga kũrĩhĩra mũndũ ũyũ bill ĩrĩa angĩkoreo nayo thibitarĩ-inĩ, akorwo nĩ ngari aragũthĩtwo nayo agakoma thibitarĩ, SHA ĩno nĩ ĩhotaga kũmũrĩhĩra kana akorwo nĩ arakomete thibitarĩ, kana akorwo nĩ mũtumia ũraheyagũo mwana arakomete thibitarĩ, thirikari nĩ ĩtuĩkaga ya kũrĩhĩra ũndũ ũyũ, na nĩ ĩteithĩtie andũ aingĩ mũno, tondũ nĩmarĩhĩirwo nĩ SHA, ĩria marĩhĩte na nĩ ituĩkĩye ya kũmũteithia mũno mũno mũno.

Nĩ ngũtambũra mĩtambo ĩno ya thirikari ĩrĩa ĩhotaga gũteithia arutwo kũrora kana nĩmahotaga kũihũria atĩ nĩ makũhota gwĩka igeranio ciao cia mũico wa thukuru irĩa mahotaga gwĩka igeranio ciao cia KCPE na cia KCSE cia kũrĩkia kĩrathi gĩa kanana na kĩrathi gĩ form four. Nĩ matuĩkaga a gũũka makaihũria maũndũ mao mothe na nĩ getha mahote gũkorwo magĩka igeranio ciao irĩa cihotaga kũmatwara gĩkĩro kĩu kĩngĩ na aciari ao magatuĩka a gwĩkĩra kĩo thĩini wa kũmathomithia tondũ ciana ici nĩcio rũciũ rwa bũrũri ũyũ.

Ndĩreciria nĩkũrarĩ na gĩthurano kĩa anene, kana atongoria arĩa andũ marenda mamatongorie, kana mahote kũmarĩrĩria mbunge, na nĩnguona, na nĩngũĩcirĩrĩa aya mehaha nĩ anene a rũhonge rũrũ rwa gũthurana, na arĩa marenda kũanĩrĩra manĩrĩra, mahote kũarĩrĩra nĩ aũ arĩa mahota kũhotana ithurano-inĩ ici, na nĩgetha matuĩke a gũtungata mũingĩ.

Aingĩre app -inĩ yake, ya thimũ ya bengi. Nĩ harĩ handũ ha kũmwĩra harĩa angĩcenjia namba yake, angĩkorwo ndarahota kũingĩra app -inĩ yake. Na ũndũ ũngĩ angĩhota gũkorwo akĩ ngĩmwĩtia, ingĩmwĩtia namba yake ya bengi na ningĩ e nĩwe ekwĩĩkĩrĩra namba yake ya gĩbandĩ, nĩgetha acenjie namba ĩrĩa arenda ĩkorwo ĩkĩingĩra app -inĩ yake. Acoke twahota gũkorwo nĩtwarĩkia gũĩka ũguo, acoke nĩegũĩkĩra mbini yake ĩrĩa arĩingĩraga nayo, nĩgetha akahota kũrora mbeca ciake iria ciĩ kũu thĩiniĩ, na akahota gũciruta, kana nginya akorwo arenda gũciikia kũu thĩiniĩ wa bengi, akahũthĩrũo nĩ maũndũ maya moothe, na aka na agakena nĩ motungata ma bengi ĩno itũ.

Thengiũ mũno nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra kũgũra na kambuni ino itũ, na gũtũĩtĩkia atĩ nĩ tũgũkũrehera indo indo ici ciothe wendete thĩiniĩ wa harĩa ũrenda. Na nĩ cori mũno angĩkorwo hena ihĩtia rĩngĩkorwo nĩrĩatuĩka rĩa gũka na ndĩrahoya ũhe mathĩna marĩa mothe ũngĩkorwo ũgereire na nĩ ndĩrahoya atĩ kĩndu gĩothe kĩngĩkorwo gĩtarĩ kĩragũkinyĩra nĩgĩkũhota gũkorwo nĩkĩragũkinyĩra kahinda gatarĩ coho, na nĩ cori mũno nĩ tondũ we nĩwe mũgũri witũ na nĩwe mũgũri twendete. Na nĩtũgũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kũhe kambuni ĩno itũ wĩtĩkio na nĩ atĩ nĩ tũgũgũteithia ũhoro wegĩe ũndũ wothe, na thengio nĩ ũndũ wa kũgũra na ithuĩ.

Hello. Ndĩrahũra thimũ niĩ nĩ niĩ njĩtagũo Kennedy Mwangi, na nĩ ndĩrakuithĩtie mĩrigo na kambuni yanyu ya Texas, na nĩ ngũigua ihoru mũno nĩ gũkorwo atĩ mĩrigo ĩrĩa mũranguĩire nĩ ĩratuĩkire ya gũthũka yothe, ndĩrakuithĩtie thani iria cirarĩ cia kaurũ na ciothe nĩ ciratuĩkíire cia, cia kunĩkanga ciothe, nĩndĩrahoya mũkorwo akũndeithia na mũhote gũkorwo nĩ mũkũndĩha na insurance nĩ tondũ kambunĩ ĩno yanyu nĩ mwanjĩrĩte atĩ, no ndĩmwĩtĩkie na atĩnĩ mũkũndehera indo ciakwa harĩa nginya ingĩhota nginya nyũmba, na nĩ ndĩrarĩhĩire marĩhi maya mothe, kogwo nĩ nguhoya nĩ ngũhoya ũteithio wanyu, mũhote gũkorwo mũkĩndeithĩrĩria nĩgetha ngĩkĩhote gũthiĩ ikinya rĩu rĩngĩ.

Kambuni-inĩ ĩno ya wendia, nĩmakoragwo na namba ciao cia kũmahũrĩra thimũ, na ingĩkorwo atĩ ndiamũkĩrire indo iria ndagũrĩte intaneti-inĩ, no kũmandĩkĩra rũrenda-inĩ, rũrĩa nĩ email -inĩ, kana ndĩmandĩkĩre WhatsApp, kana ndĩmandĩkĩre message ĩrĩa ĩgũkorwo nĩ ĩkũmakinyĩra, ndĩmere atĩ ũrĩa ndĩrendaga indo ciakwa cinginyĩre, tiguo ciranginyĩire, na matuĩka nĩmekuona rũrenda rũu rwakwa, nĩmekũhota kũnjokeri, na nĩmekũhota kũndeithĩrĩria ũria ingiona indo ciakwa ũrĩa ndĩracigũrĩte hamwe hamwe.

Thegio mũgũri nĩũndũ wa gũitĩkĩra kũgũra kambuni-inĩ ĩno itũ, nagũtũhe wĩtĩkio ũrĩa wa mwanya, nĩ cori mũno nĩ ũndũ wa ĩndo ciaku irĩa cicereirwo nĩgũkorwo nĩ ciragũkinyĩra, nĩgũkorwo ndereba wĩtũ nĩ agũkoretwo arũara, twetha ndereba ũngĩ ũrĩa e njĩra-inĩ akũreheire mĩrigo yaku e njĩra-inĩ, na nĩtũrakũhoya ũkorwo wa gũkorwo wĩna wetereri nĩgũkorwo, thutha wa dagĩka mĩrogo ĩtatũ ĩrĩa ĩtarĩ karaihu, indo ciaku nĩcigũkorwo cia gũkinyĩra na thegio mũno na Ngai akũrathime.

ĩĩ nĩma nĩngenetio nĩ indo cianyu, na ciĩna ũbacirĩru mũingĩ mũno, na mbei ndĩrĩ ya igũrũ mũno na ũtungata wanyu nĩ mwega mũno, nĩ mũndeheire indo cianyu citagukĩnyĩra citana cererwo na nĩ nduĩkire wa gũcihũthĩra o ihinda o ĩyo, tondũ nĩ kwendaga kũhũthĩra o rĩu, na indo cianyu nĩ njega mũno, na nĩ ngũrehe mũrata wakwa atũĩke wa gũcĩgũra, na nĩgetha tũkũrie kambuni yanu.

Ũhoro waku mwendia, nĩniĩ ndarĩ hau ciumia igĩrĩ, cirahĩtũkire. Ndagũrire TV kuma nduka-inĩ yaku, na TV ĩno nĩratuĩkire ya gũthũka. Na nĩ wanjĩrĩte atĩ ĩna warranty ya mĩaka ĩrĩ, atĩ ĩngĩthũka no nduĩke wa gũcokia. Na rĩu wiki igĩrĩ citinatuĩka ciagũthira, nĩ ndĩrahoya ũkorwo wa kũnjĩra ũrĩa ngũk,a nĩgetha gũkorwo nĩngũcokia TV ĩno, na ũtuĩke wa kũnjokeria mbeca ciakwa.

Ũhoro waku mũgũri? Wagũrĩte kĩndũ gĩkĩ rĩ, na wahetwo warrant ya mĩaka ĩigana? Na nĩkĩĩ kĩratũmĩre ũkorwo nĩ ũgũcokia kĩndũ gĩkĩ okorwo gĩtirĩ na ikĩro iria ũrendete? Hihi nĩ ũĩ watho wa gũcokia? Na angĩkorwo nĩ ũgũcokia, ũũke na kĩndũ gĩkĩ, na rĩthiti ya harĩa wagũrĩte, na ũke na namba yaku ya gĩbandĩ na namba yakũ ya thimũ. Na ningĩ ndũgatige karĩthiti karĩa wagũrĩte nako, nĩgetha ũkorwo nĩ ũgũcokia kĩndũ gĩkĩ.

Ũhoro waku mũgũri? Thengio nĩ tondũ wa kũgũra thĩiniĩ wa kambuni ĩno itũ. Ndanyita ũhoro atĩ nĩũrenda gũcokia kĩndũ kĩrĩa wonete gĩtirĩ na gĩkĩro kĩrĩa ũrendete. Hihi nĩ ũĩ watho wa gũcokia kĩndũ gĩkĩ? Hihi nĩ ũrarĩ na warranty ya ihinda rĩhana atĩa? Angĩkorwo wĩna warrant na nĩ ũrahetwo rĩthiti, ndakũhoya ũhorwo nĩũgũkorwo ũgĩũka nginya nduka-inĩ citũ, ũke na warrant ĩrĩa wanengerirwo, ũcoke ũke na rĩthiti ĩrĩa wagũrĩte na ũke kĩndũ gĩkĩ kĩrĩa ũragũrĩte, nĩgetha ũtuĩke wa gũcokia.